Gino matimore kae en ni miyo moro machalo japur nie puodho kendo oting'o alot mang'eny e lwete ka chal ni alot gi ogolo e puothe no ma opuro.

Gini ma en mogo nikod nengo ae aluorana ka inyalo tii kode e loso chiemo ma opogore opogore kaka kuon, nyuka mamiyo dendwa yudo teko kendo gerore eyoo malong'o.

Jogo ma ang'eyo kae en ker machon mar kenya Uhuru Kenyatta gi jotelo mamoko kendo gin kod nengo ka gitayo pinywa e yoo mowinjore . To gikelo dongruok e sectors mopogore opogore kaka pur, ohala gi somo.

Tijni ma en tich mar pidho yien ka otelne gi jotelo ma opogore opogore nikod nengo e aluora na ka yiende gi inyalo tigo kaka yedhe mag nyaluo. Bepe mag gedo inyalo usi mondo kel pesa, giywayo koth, gimiyo loo makore kendo ok nyal ting' gi yamo e yoo mayot kendo gikelo yamo no maler e aluorana.

Tijni ma en tich mar uso oselokore e aluora na bang' kinde ka tinde sirikal ogero chiro mabeyo gi udi ma jouso nyalo use ka onge achiedh nade. Kendo ginyalo kano gigo ma giuso bang' tich ma oloyo ndalo machon ka ne chuno jauso mondo oting' gigo ma ouso ka odok go ot mane en tich matek kendo ne ketho saa.

Tijni ma en mar pur. Gige ma idwaro en kwer, opanga, kasiri, gari gi paip ma inyalo olgo pii e cham mondo mi gidongi e yoo maber kendo makare.

Gino matimore kae en ni japur moro gi nyathine pidho alot e puodho ma ginyalo tiyo go kaka yorno mar chiemo gi mar yudo pesa

Kit gini ma en pur ma ahero en ni onyalo miyo idongri e sector no mar pur kendo en yoo mar yudo cham ma opogore opogore gi pesa

Gino matimore kae en ni jomoko nie puodho kendo gichalo jogo mapidho alot ma bang'e ginyalo tiyo go kaka yorno mar chiemo gi yudo pesa

Anyalo nyiso ng'ato kaka itimo tijni ma en mar pur ka anyise kendo atang'one okang' ka okang' kaka tijni itimo kaeto amiye thuolo mondo otim kende, ka arango kendo ang'iyo to kuma otimo marach anyise kaka onego bed ni itimo e yo makare.